Kwĩna kũiga mbia bengi, mbia icu ũgakorwa ũgĩtũmĩra thutha wa kahinda, aya kwĩna kũrugũra biacara, waigithia mbia ciaku biacara-inĩ ĩkaruta thutha wa kahinda, ona kũna kũiga mbia rĩrĩa wagũra nyũmba, wagũra mĩgũnda, aya ona kũna kũigithia mbia kĩndĩgĩto ta ĩrĩa andũ mamenyerete mũno nĩ bitcoin.

Thirikari inĩ nĩgũkoragwa na andũ arĩa marahũrana na thirikari, na arĩa maraũnga njara mwena wa thirikari, na rĩrĩa atongoria arĩa marũgamĩrĩre mĩena ĩrĩa yerĩ ĩ, ta ũyũ Uhuru arĩ mwena wa ũtongoria, nake Raila arĩ mwena wa kũhũrana na ũtongoria, rĩrĩa maiguana na makethania, ũndũ ũyũ nĩũtũmaga bũrũri ũkorwe wĩna thayũ, ona gũgakorwo na ũthii wana mbere bũrĩri-inĩ rĩrĩa kwĩna thayũ.

Matukũ tũrĩ andũ nĩmamenyete bata wa gũcerera ndagĩtarĩ kaingĩ, tondũ ũngĩkorwo na gathĩna ka mwĩrĩ gateũmĩrĩtie nokahote gũkorwa gakĩmenyeka tene na gakarigitwa, kwoguo kwa wiki gũtĩagaga andũ maretwara kũrorwa nĩ ndagĩtarĩ no namba ĩrĩa nene nĩarĩa maceragĩra ndaagĩtarĩ omweri omweri, mũndũ akathi akarorwa mĩrimũ mĩtiganu, ona ĩrĩa ĩratũma andũ macerere ndagĩtarĩ mũno nĩ mũrimũ wa cancer tondũ wamenyeka otene noguo mũndũ ahotaga kũrigitwa na akahora.

Niũ ndĩkoretwo ngĩcerera ndagĩtarĩ kaingĩ, tondũ ndĩkoretwe ngĩthĩnio nĩ mwĩrĩ no mahinda mahĩtũkĩte nĩngoretwe ngĩturwo mũno nĩ kĩongo na nĩrĩo ndĩreciria kũthi gũcerera ndagĩtarĩ tondũ ndauma nyũmba ndathi ndona ũtheri nĩrĩo kĩambagĩiagũturwo, kwoguo mweri ũyũ kamũira ũthirĩte nĩndĩrenda kũthii kũrorwa nĩndagĩtarĩ, kwoguo mĩaka ta ĩthatũ mĩthiru ndĩrĩga gũkathi kũrorwa nĩndagĩtarĩ ũhoro wa mwĩrĩ wakwa.